Magetha makwa harĩ ĩĩka, mũcere harĩ ĩĩka ndĩrarutire ngunia ikũmi na ithano, namo matunda marĩa metagwo mananathi ndĩraruta he ĩĩka ndĩraruta ndathani ikũmi na mũgwanja, nacio mbembe nĩcio irarĩ njega mũno kĩmera gĩkĩ tondũ harĩ ĩĩka nĩ ndĩrahotire kuona ngũnia mĩrongo ĩtano cia kiro naite, ona mboco cirarĩ o njega na harĩ ĩĩka citinanguthia. Nĩ ndĩrarĩmĩte waru hamwe na itũngũrũ no onacio mbei yacio irĩa cirokire nacio ĩrarĩ njega.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa kĩndũ kĩrĩa arĩmi mangĩka nĩgetha mongerere magetha no magerie kũhũthĩra mbemba iria ciĩtiragia rĩera rĩũru, iria cigũkũra hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa inene, ona gũtarĩ na maĩ ma kũigana. Ũndũ ũngĩ nĩ kũhe mbembe ciao maĩ ma kũigana ona magĩcihanda magacitĩrĩria thumu wa kũigana, nĩgetha cihote cia gũkũra wega. Ũndũ ũngĩ, nĩ gũtigĩrĩra mbembe nĩciarĩmĩrwo ikehererio ria mahinda-inĩ marĩ mothe, magatigĩrĩra atĩ mũgũnda ũrĩa mahanda mbembe icio, nĩ mũtheru na mwagĩrĩru na nĩgetha mbembe ĩhote gũkũra wega.

Thutha wa kũgetha mbembe, thiaga ngacianĩka ndaciruta makoro macio, ngacianĩka handũ rĩua-inĩ nĩgetha ciũme wega nĩgetha rĩrĩa ndaciga citigabuthe. Thutha wa ũcio, no ndĩcicurie ndĩciohanie hamwe ndĩcicurie handũ mũtĩ-inĩ handũ harĩa cirĩonaga riũa rĩiganu na citariuragĩrwo nĩ mbura kana no ndĩcige makũnia-inĩ, thiĩ ndĩciethere handũ harĩa ngũciga nyũmba-inĩ, handũ harĩa citekuonana na ũhehu.

Haha ndĩrona tarĩngĩ nĩ mũndũ wĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria harĩ motungata aracaria na haha haronekana nĩ motungata maheanagwo nĩ thirikari ya Kenya, ma maũndũ mũndũ arenda gũthoma. Gũkũ nĩ kũronania nĩ makoragwo na mathomo matiganĩte o kũringana na kĩrĩa mũndũ we mwenye arenda. Ona ningĩ nĩ marĩ no ũhoro wa maũndũ marĩa maheanaga ũrĩa ũgũthoma, mabuku mao ũrĩa ũngĩmona, ũhoro ũmegiĩ ona namba ciao ũngĩenda kũmakinyĩra.

Mũrĩega? Ndoka gũkũ tondu nĩndĩrenda ũteithio, nĩndĩracaria marũa ma thabarĩ marĩa maheanagwo gũkũ. Ndĩramũhoya angĩkorwo nomũndeithie, thabarĩ yakwa nĩ ya oke na itarĩ na marũa macio, ndingĩhota kuma nja wa bũrũri. Ndĩramũhoya angĩkorwo nomũhote kũndeng'ereria ũtungata ũcio, hote kũmona naihenya, na nĩgetha ndigakorwo wa gũtĩĩra thabarĩ yakwa ĩrĩa nĩ ya bata mũno.

Mũthemba wa mababaĩ ũrĩa nyendete kũhanda, nĩ mababaĩ marĩa makũraga naihenya, tondũ rĩrĩa wahanda, matioyaga kahinda kanene gũkũra, na thutha wa kahinda kanini ũgakorwo ũrĩ na matunda maku, na ũkanjia kũgetha, ona ningĩ magakorwo me makũrĩa. Ningĩ, mababaĩ marĩa makũraga makaraiha mũno, nĩmakoragwo, nĩmangenagia, tondũ rĩrĩa wahanda mũciĩ-inĩ, nĩmakoragwo marĩ mathaka, ona ningĩ rĩrĩa maraiha mũno, nĩmagiragĩrĩria andũ amwe kũhaimba mũtĩ, atĩ nĩgetha maiye mababaĩ maku. Koguo mababaĩ marĩa makoragwo me magũkũra marĩ maraya, nĩmakoragwo memega mũno.

Nĩgetha kũmenyerera ũtheru kĩaga-inĩ kĩa ngũkũ, ndigagĩrĩra o mũthenya nĩndaruta thumu ũrĩa ngũkũ icio ciigĩte kana irĩa ciraigire ngatigĩrĩra nĩndakũhata weega nginya gũgathera biu. Ona ningĩ ũndũ ũngĩ, nĩgũtigĩrĩra atĩ, angĩkorwo ngũkũ icio nĩciraitĩte irio irĩa ndĩracihete kũu thĩinie nĩndakorwo wa gũcihata na ngaciruta. Ona maĩ ngatigĩrĩra ngũkũ icio cirĩ na maĩ matheru, o mũthenya ngatigĩrĩra nĩndacenjia maĩ maita merĩ harĩa ndĩciĩkĩragĩra maĩ ma kũnyua nĩgetha cikorwo cigĩikara kũndũ kwega na kũndũ gũtheru ona kũndũ kũrĩ na rĩera rĩega.

Maũndũ marĩa matũmaga thogora wa matumbĩ thoko-inĩ ũikare ũgĩcenjagia, nĩ thogora wa irio cia ngũkũ. Thogora wa irio cia ngũkũ rĩrĩa wahaimba, ona guo thogora wa matumbĩ nĩ ũgũcenjia tondũ, mũrĩmi ũrĩa ũrarĩma ngũkũ icio nĩ aragĩa na thogora mũnene rĩrĩa aragũra irio na nĩguo athondeke baita no nginya onake ongerere thogora wa irio, onaguo rĩrĩa wagũa, thogora wa matumbĩ no ũgũe. Ona ningĩ, thogora wa ũrĩa ngũkũ irendio angĩkorwo ngũkũ nĩ irendio goro, thogora wa matumbĩ ona guo no wambatire na ciendio raithi ona guo ũgathiĩ ũgũĩte.

Rĩrĩa thirikari onayo yahĩmbĩria kũheana motungata mayo kũgerera nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ona kana intaneti, ũguo naguo nĩ gũtũmaga andũ a bũrũri ũcio onao matũmĩre inteneti rĩrĩa marenda gũkinyĩra motungata macio. Ona ningĩ, kũheana motungata ta ma kũheana intaneti ya bure, thirikari no ĩteithĩrĩrie andũ kũhĩmbĩria motungata ma intaneti tondũ, nĩ marĩhotaga kũingĩra nenda-inĩ ona rĩrĩa matarĩ na mbeca tondũ intaneti nĩ ĩraheanwo bure nĩ thirikari.

Handũ haha haronania ũrĩa andũ mahĩmbĩirie nenda-inĩ ona intaneti magĩtĩkĩra gũcitũmĩra. Haha nĩ tũrona mũndũ unyitĩte gĩbandĩ, ona macini ĩrĩa ĩgũkorwo nĩyo ĩkĩrora gĩbandĩ kĩu kana nĩ kĩama ona kana nĩ kĩa maheni. Na angĩkorwo mũndũ ũcio no akorwo na gĩbandĩ kĩa maheni no akorwo wa kũnyitwo. Kanyamũ gaka, nĩ gateithagĩrĩria gũtigithũkania ibande irĩa nĩ cia ma na irĩa cirĩ cirĩ cia maheni. Oguo ũkonania kũhĩmbĩria kwa intaneti nĩ gũkoretwo gwĩ kũnene ona kũingĩhĩte makĩria bũrũri-inĩ wa Kenya.

Rĩrĩa kana kanini kahiũha mwĩrĩ, wĩ ta mũciari no woye nguo nini ũmĩikie maĩ-inĩ, no ũkorwo wa kũigĩrĩra mwana ũcio mwĩrĩ-inĩ, nĩgetha ũrore ũrugarĩ wake kana nĩũgũthiĩ thĩ. Ũrugarĩ wake ũngĩaga gũthiĩ thĩ, no woye makinya ma gũtwara mwana ũcio thibitarĩ, tondũ ũrugarĩ wa mwana ũhaimbĩte, ũguo no ũkorwo nĩ kuga maũndũ matiganĩte. Ta rĩu angĩkorwo no akorwo mwana ũcio nĩ mũrwaru, kana akorwo nĩ arĩire kĩndũ kĩũru kĩamũthũkĩra, ũguo nĩ ũndũ wa bata mũno rĩrĩa ũrugarĩ ũcio wa mwana wahaimba, mũciari nĩabatiĩ kuoya makinya ma naihenya na gũtwara mwana ũcio thibitarĩ kwĩ ndagĩtarĩ ũrĩa ũrĩ no ũmenyo makĩria, nĩgetha mwana ũcio akorwo wa kũrigitwo na kũrorwo kana ũrugarĩ wake nĩũgũkorwo wa gũthiĩ thĩ, ona ningĩ kũrorwo gĩtũmi kĩa ũrugarĩ ũcio kwambatĩra.

Bata wa kĩndũ gĩkĩ nĩ kũhe ciana icio nini njanjo, nĩgetha gũcirigĩrĩria kumana na mĩrmũ ĩrĩa yũkaga nĩ ũndũ wa kwaga kũheo njanjo. Njanjo ici nĩciteithagĩrĩria ciana nĩgetha cikũre wega citarĩ na wathe ona kana thĩna o wothe wa marũngo. Ona ningĩ, nĩiteithagia nĩgetha ciana ici cikorwo na maica mega na mathaka ona ningĩ itigakorwo cia kũhe aciari ao mathĩna mao ma gũcitũria thibitarĩ cigĩthiaga kũrorwo ona ningĩ kũmahe wĩra wa gũtũra mamarorete tondũ nĩmagĩire wathe.

Handũ haha haroneka tarĩ andũ me kĩrathi-inĩ ona kana nĩ andũ marathoma na maroneka marĩ aingĩ na marĩ na macini cia kĩrĩu. Mbere yao nĩ harĩ na kĩndũ kĩrĩa kĩroneka tarĩ tibii nene ĩrĩa ĩronania maũndũ marĩa marathoma ona ningĩ maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo magĩbuata. Andũ aya mabatiĩ gũkorwo marorete mbere marorete tibii ĩno tondũ nĩyo ĩrĩ na maũndũ marĩa marathomithio nĩ ũrĩa ũramathomithia.

Mwena wa Garissa gũkoragwo na ngũkũ mũthemba wa kĩenyenji tondũ nĩcio cingĩhota gwĩtiria rĩera rĩu rĩa kũndũ kũu. Ngũkũ ici ingĩ citingĩhota gũtũũra kũu tondũ nĩ gũkoragwo gũtarĩ na mbura ya kũigana, gũgakorwo na rĩũa inene. Ngũkũ ici cia kĩenyenji cihotaga gwĩtiria mũno tondũ nĩ cihotaga kũmĩra na kũu nja cigecarĩria tũindo tũnini twa kũrĩa nake mũrĩmi agakorwo agĩcihe o tũmaĩ o tũnini. Ngũkũ icio nĩ cihotaga gũikara ihinda iraihu cirĩ ona tũmaĩ tũu tũnini. Koguo mwega wa Garissa, ngũkũ irĩa cingĩhota gwĩtiria kũo nĩ ngũkũ cia kĩenyenji.